Karkae nitiere ji ariyo machuo, machalo ka gima giae e dhoot mar Maasai. Ji ariyogo, gichalo joma goyo mbaka, kendo kumagibete ng'ato ka ng'ato pimo ne nyawadgi wach, ka ng'at machielo temo pimo wach ka tiyo nyaka gi lwete. Ng'at machielo to obet piny ka winjo wach ma ng'at machielo pimo ne.

Akwongo abeto puodho, kendo ayweyo maler. Ka asebeto puodho, to apure, kasepuro kendo aduogo abuse. Kasebuso puodho mayom, takwanyo yugi ma lowo bet mayom. Bang' ka asegolo yugi, tagoyo buche, kendo akelo mbolea mar nya duka taketee. Kasekete taumo, kendo arito mondo koth ochwe, mondo gitii.

Abro kawo piyo chiemoni to akwongo apiedhe, kasepiedhe to abro kete e besen maler taolo pii maler kendo alwoke. Kaselwoke abro kete e sufuria maler kendo aolo pii. Kase olo pii to abro chwake kuom dakika maromo pradek. Kasechwake kuom dakika maromo pradek, to abro golo pii mokwongo kendo athiwo pino oko. Kasethiwo pino oko te, tabiro olo kendo pi manyien kendo abro chwake. Abiro chwake achwaka ka asiko amedone pii nyaka ane kobarore, ochako barore nyiso nochiek. Kosebarore abiro gole, abiro kete piny. Kasekete piny, abiro kawo sufuria machielo, abro ole mo kendo ang'ado nyanya gi kitunguu kendo wang' maber aeto abiro chielo pii maber to aole, kaseole to adwoke machwake kendo mochiegi maber.

Ngano dwaro lowo mamio, kendo machwe mantiere a mamio kabisa. Ngano dwaro koth mang'eny, kendo obed koth mang'eny e kai e iga duto. Machielo kendo, ngano dwaro nodong kuma ng'ich, kendo maliet oknyal idho malo, machop atamlao piero ariyo. Machielo bende, ngano dwaro kuma aluora nigi pii e kor muya maber, kendo mamuya kobed motuo. Machielo bende, ngano dwaro ni orite kuom eeh gik maketho ngano kaka lee maketho ngano kata kute maketho ngano matindo. Kendo mondo orite maber, mondo kik kute kethe tiende ni igoyone yath. Magi chal duto makimio ngano, to ngano bedo gi dongo maber kendo mangima ne bende ber.

Yore pur ma atiyogo gin yore pur ma oriwore machon gi manyasani. To machon ma atiyogodo en kaka, tiyo gi buru ka rito cham mondo kik kute donjie, kendo golo chiemo kagolo cham e puodho ka aketo e dere. Kendo tiyo gi rapur gi manyiwa mar dhiang'. Kata kamano yore manyasani bende atiyogodo mar pur, ka atiyo gi fertilizer, kendo atiyo gi pur manyasani ka wapuro kod tinga. Watiyo gi tol ka wakomo, kendo oduma ma watiyogo kata cham ma watiyo mawapidho kothe gin kothe molos e dukni manyasani. Kuom mano yore matiyogodo gin yore manyachon ma oriwore gi yore manyasani.

Ma en kahawa, kendo en yiend kahawa monyak. Tije maduong' mawasetio godo, enni watiokode kwaloso mith math mar kaawa. To math mar kaawa en math mamio del bedo gi teko kendo bedo malo kendo golo koyo. Omio gi gima duong' mwas masetio kode en manamar loso math, kendo mathneno en math maber ahinya kendo moni ng'ato kanitiere ni engi teko moro matin to kelo teko bedo malo matin. Kendo yiende bende itio kode kose two mar chweko kendo inyalo tigodo bende kendo e gedo. Ite nyalo dhi malo maber mobede otii kode kaka gir tipo mageng'o tipo.

Maen yien mar pamba kendo en pamba ma osechiek, pamba maosechopo kinde monego koro kae. Gima bire pacha kaneno yien mar pamba, taparo ni pamba kaochiek maogol ti tiogo kiloso lau, kendo kose los kode lau togolo lau mabeyo mab jii nyalo rwako kendo mageng'o koyo. Wach machielo bende ni koth pamba mabende en kodhi mabeyo moting'o moo mang'eny kendo kokau mobii to kendo golo moo mang'eny, moo minyalo tedgodo. Yiend pamba bende gin mang'eny dong' kendo dong' kaka gik minyalo chwaki.

Mae en jalupo, kendo jalupo ochung' e dho wath. Ochung' e bath yiedhe motiogo kotiogo lupo, kendo e yie kanyo anyalo neno gogo, maitio mar mako rech. Otemo loso gogo kendo orieyo gogoneno mondo ebed maber minyalo tii kodo. Ei gogo no bende e yie no kanyo bende nitiere osera manyalo bedo ni tije en mar keto rech ka oseluo rech. Nitere tonde bende e yieni. ma otiogodo mar tweyo gogo mondo yamo kata nger kik kau gogo mafwal mal nim. Machielo bende, aneno ka nitiere kedi maotiogodo ka okwang'ogo yie. Koro mano wach maduong' maniei pichani, enni ng'ani en jalupo, machalo gima oikore mondo ochak tije mar kiluwa, kendo tije enni otime godiochieng'.

E kinde mokalo chien, tich mar jong'ad gari ne oken tich mane jokmane timo ne entiere go opis manyalo bete. Kendo ne gin jogo mane wuotha wuotha oko e bath ndara koting'o buge mag rishit, magindiko kendo ne okgin gi kuonde maginyalo bete. To gi e thulo ni to tijni oselokore, kendo e kindeni gin gi opises gi maginyalo tie, kendo manyalo geng'ogi kuom chieng' kod koth. Marariyo machon negitio e yoo machon mane rishit negindiko gi lwetegi, kendo nitio gi kalam gi rishit manindiko. To ekinde masani to tijni oselokore kendo oseidho, kendo rishit igolo kitiogi yoo masasani kata kokalo kuom kompyuta. Marariyo bende jok machon manetio tich mar ng'ado gari ne gin joma ocha, kendo jokmane ong'ee kaka joma jendeke e alwora. Kata kamano s thuolo ni, joma tiyo tijni gin joma koro ong'eyo gima timo kendo nigi somo matin, kendo nyadii mang'eny lweny mane wuok e kind jii kalaro jawuoth bende oduok piny.

Tich man kae ni oken tich maitimo e aluorawa nikech aluora kuma wadake en ti, oken kuma ngich manyalo miyo tich mani kae timre, tich man kae en tich pidho maua kendo en maua mipidho mar ohala mitiyo godo e tero e pinje maoko. To gweng kuma wadake kata e aluora mar nam lolwe to chieng ni malo ahinya kendo liet mar piny ok nyal yie ne tijni dhi mbele. Omiyo joma tiyo tijni gin mana joma uso maua kende mosepidhi to gin giwegi ok ginyal pidho maua kaluore gi rach mar aluora mamiyo aluora mawantiere maua ok nyal donge. Loo mawan godo kendo kod kit koth mawan godo en kit koth ma ogweyore ma kinde moko budho aminga ka koth pok ochwe kendo piny bedo gi oro mae miyo ok nyal tii tijni maber a luora nikech maua en gima tuo piyo kendo odwaro ni kinde ka kinde ibedo gi koth machwe kendo piny bedo mangich miyo ok otuo to ka piny nyalo bedo gi oro e kind mamoko to miyo tijno bedo matek nikech liet dhi malo kendo oro kod tuo mar piny miyo tijno ok tire e yoo makare

Ka ikoto kodhi ma ikomo to gima ing'iyo mokwongo en bed mar koth. Kaen ndalo chiri, to inyalo pidho kothe mowinjore nikech koth ng'eny. To kaen ndalo opon, to ipidho bende kothe mabiro dwaro koth matin. Wach mar ariyo, ka ipodho kodhi ga to ing'iyo en mar lo ni en lo machalo nade. Nitiere lo motimo ongoro ma nyalo mana ting'o kothe moko kakak bel, to lo ma miyo tinyalo pidhe kothe mopogore kaka mag oduma. Wach machielo ma ing'iyo en kaka kothe osebedo ka timo e alworano. Nitiere kothe matimo maber e alwora mopogre opogre . Kendo mano bende ing'iyo mondo iti gi kodhi maber ma oritore gi alworano. Wach machielo ma ing'iyo bende en nengo mar kodhi midwa komo bende koluwore gofuki. Kendo ka kodhi midwa komo en onyalo yudore mayot. Mogik bende en ni yo ma ipurogo puodho bende nyalo miyo iyier kodhi mopogore. Puodho ma opur mayom inyalo tiye kikomo kal puothe matindo. To puodho ma ok opurore mayom, tinyalo tiye kikomo kothe madongo.

Kodhi ma kaka iyiero kodhi ma ibedo go e puodho luore gi kit kodhi ma timo maber e puodho no, en kodhi mibiro keto mondo obed godo e puodho no. Wach mar ariyo bende inyalo ngiyo ni kodhino nyak mare en gi nengo mare manade kata dwaro midwaro go kodhino e aluora no en machalo nade kendo nyalo kelo yuto marom nade. Mar adek bende inyalo ngiyo chiek mar kodhino, nitie kodhi machiek maber to moko bende chiek matin. Kodok kuom jamni to nitiere jamni kingiyo tibiro ngiyo ekind jamni midwa pidho ni to chiemo mane manitie e puodho ka en lum ema ngeny e puodho tibiro keto jamni machamo lum kaka dhok, to ka en oboke ema ngeny e puodho to inyalo keto jamni machamo oboke kaka diel kod mamoko. Machielo bende mingiyo kuom jamni en ni jamni dwaro thuolo maduong mar kwayo kendo gidwaro kuma lach magikwaye omiyo kinde duto kiketo jamni tibiro ngiyo ni jamni ma an go gi, kolure gi kuma adwa ketogi mondo gikwa, bende oromogi maginyalo yudo kuma gikwaye maber maok gibed ni gibedo gi...mar adek ingiyo ranyisi mar arita nibende arita nitiere makare

Chiemo ni kikawe ikuong ipono olemoni, kisepono olemono tiluoke, kiseluoke maber e pii tikaw pala tichodo godo kuthe mani kuome go mondo kik obed ni onyalo hinyo lweti sama ichame, dhogi sama ichame. Ka isegolo kuthego go tikawe to ipoke gi pala maber ma igol pote no oko duto, ka isegolo poteno te to ikawe ipile matindo tindo aito ikete e san koreka ichame

Ipuro, kendo bang' puro, ibuso puodho. Kisebuso puodho tigolo yugi manie puodho manyalo dong' e lo. Aeto igo buche mag oduma gi laini, kae kind laini ka laini mar oduma, bedo sentimita porabiryo kod abich, kendo oduma kod oduma, bedo sentimitas apar kod abich. Ikawo manyiwa tiketo e bur kendiketo oduma ariyo ariyo e bur tiyiko. Kiseyiko tirito oduma ti. Bang' koseduma ti, magichopo kuma gichiegni chopo e chong, tidoyo. Ks isedoyo maber, kendo ka oduma osedongo malo ma gidwachako koro nyuol, kendo moyo, bende idwogo kendo iwire. Kisewiro oduma tiweye miketne top dressing maber. Kiseketo manyiwa, top dressing maber, tiweye. Ka iseweye, to ochiek maber nyaka otwo bang' dweche ang'wen, tibiro kendo ikaye. Ka isekaye to igole ipuodho kendi imoyo motuo, kendo ikane e dero kata ikete ogunde mabeyo.

Puro gi dhok kaka iyaomae purogodo puodho kiloso mondo kom kendo buso. Tiyo gi buru kaka yo mi kedo kode kute ma chamo cham. uh Be keto chiemo e dero kaka yo minyalo kan go chiemo no e yo maber ma ok okethore.

Kodhi mar kal e kodhi ma tije tek moloyo kothe duto mawatiyogodo. Kech mokwongo en kodhi matindo, kendo kome mondo oti bende tek. Kendo bendochalo lum, kendo en kodhi ma kinde ma odongo, to dhok kata jamni thero kethe nikech ochalo kendo oromre gi lum. Kodhino tije tek nikech kaye bende tek. To jamni ma tije tek moloyo en jamni ma iluongo ni rombo. Nikech kwaye tek kendo ohero keth gik moramora machalo lum manitie e alwora. Kendo kinde duto kitweye odwodore mang'eny kendo onyalo koda dere e tol owuon. Lum bende onyalo chamo motieki ma kanyo dong' maonge kagima lum ne ok obete.

Inyalo yudo pesa kokalo kuom pith mar rech, kendo inyalo yudo chiemo kokalo pith mar rech ka ikayo rech ma igolo oko inyalo yudo gima ichamo. Moro <inaudible> bende kipidho rech tiyudo thuolo mar rito aluora nikech rech nitiere kaka chamo wadudu kata kute moko matindo maketho cham e aluora. Kendo wayudo ni wayudo thuolo bende mar duoko tuo chien, kaka tuo kaka mar malaria nikech suna madobedo e aluorano yudo thuolo kendo rech chamo nyithindgi kendo tuo bende dok chien

Pur mar Gwen ningi nengo' ahinya e aluora ma wadakie nikech ngwen gin le machamo kute manyalobedo ni nyalo ketho cham kendo kute manyalo bedo ni ketho yien, gichamo yien pile kapile, gichamo biye manyalo bedo ni ketho gik moko mayiende mopithi kendo gin bende ber ne aluora nikech gimiyo ngima ma Nga'to odakie bedo malo kaluwore ni inyalo yudgi kendo Kendo nyalobet kaka inyalo usgi ma nga'to uyud pesa. Machielo en ni bende ginyalo bedo kika chiemo kendo thano kata jogo mopithogi nyalo be ka nyalo chiemo

Oduma ipidho e dwe mar adek kod angwen kendo idog ipidho e dwee mar ochiko kod aboro e higa ka higa. Okenge miluwo en ni seche mipidho oduma nyaka pidh oduma mana bang ka koth osechakore kendo oduma bende kipidho to nyaka pidhi ka koth osechwe maber moromo loo kendo pur bende osepur mapuodho osebusi. Okang machielo en oduma kipidho to nyaka luu yoo ma ipidho go koluore gi bur mane go kaka onego buche obed ka opogore opogore kendo iketo fertilizer kata manyuwa mar dhiang bende iketo

Nitiere jii ariyo mochung ei ndiga, mobet ewi ndiga kendo gichung e chuny ndara to komachielo bende ndiga moro nitiere molwar piny manyalo nyisoni chal kagima ajali otimore kar ka. Machielo en ni ndarani nyisoni jokma ochung kocha ochung koma koro iluongo ni Marsabit kaunti